Ore enasiai oloni arashu loni naishori laremok, naa, keret ninche oleng amu, ore enedukuya naa kitumia ninche nena pisai asie mahitaji enye arashu itumia si nena pisai aponarie intokiting arashu idaiki arashu irkeek loinyang'unye arashu loitobirie imukuntani enye. Neeku kisaidia nena pisai irparakuo oleng.

Ore ena siai arashu kulo lewa oshi loing'uraa oloing'ang'e ashu loolimu eneyia oloing'ang'e arashu enetiu oloing'ang'e naa itumia ninche ashu easishore ninche imashinini naaliki ninche eneyia enkop tenaa kirowuaju arashu tenaa kesha arashu tenaa kelotu enkijape neku keeta oshi ninche imashinini nasishore naaliki ninche ina siai arashu nautaa ninche.

ore emoyian arashu teneaku naa iyata irbulabul naa eetai imoyiaritin kumok ore imoyiaritin pooki naa keeta irbulabul. Ore irbulabul lenye naa ninche eyilounyieki aajo ena moyian eeta naa kulo keek oonare peyie ewok naa tenamuda sii uwok. naiku ninye naaji

Ore oshi sirkali neeta ilturruri akeyie oikash loitasheki inkera onkoleji arashu ine sekondari kake sanasana duo naaji inkera onkoleji ore ninche naa keeta lelo turruri ore lelo turruri naa kei kejoki inkera arashu keutaa inkera eniko peyie etum impisai arashu etum kuna scholarships naretie ninche sirkali neku ilturruri oshi itumia ninche serkali peimunyie iretot iretot nayayie inkera sukuul onkoleji arashu pelaakinyie inkera onkoleji isukulini neku ilturruri oshi ninje itumia oleng.